Rĩrĩ nĩ igongona rĩa merorera ma ũrĩmi. Nĩ tũrona tũragita, na andũ arĩa mokire kwĩonera maũndũ ma ũrĩmi, na thutha nĩ tũrona hema kũrĩa kwĩna andũ arĩa maronania maũndũ mau ma ũrĩmi.